Okorwo nĩ ũhoro wa matangĩ, nĩwagĩrĩirwo gũkorwo na gĩkunĩko harĩ itangi rĩũ, arabu kwa ihinda ta rĩa mweri ũmwe, mĩeri ĩrĩ, itangi ta rĩu no ũkore ũgetha time rĩgathambio. Okorwo nĩ ta kĩria, mahuti, kĩĩ, weherie itangi rĩũ hakuhĩ na mahuti, mũtĩ wĩna mahuti ũraita mahuti igũrũ, make sure maĩ marĩa ũrekĩra itangi rĩũ nĩ maĩ matheru. Onokorwo nĩ marĩa ma kũrutwo mabati-inĩ make sure ona mabati macio nĩ mathambagio rĩmwe kũ- avoid maĩ kũingĩraga, maĩ mena gĩko kũingĩraga itangi-inĩ rĩaku. Arabu ũhoro ta wa demu ya thamaki, avoid kĩguũ, maĩ ma kĩguũ gũũkaga demu-inĩ yaku. Make sure okorwo nĩ maĩ ma demu yaku, ũrekĩra maĩ matheru thĩiniĩ wa-mo. Tondũ rĩũ ũngĩka kĩũndũ gĩa gũĩkĩra maĩ ma kĩguũ demu-inĩ, gĩko, ndoro, takataka ciothe, irĩgiragĩrĩria gũkorwo ikĩ kĩrĩa at long last ũrĩkoraga maĩ macio maragĩa gĩko hĩndĩ ciothe.

Kũgetha gwa thamaki rĩrĩa ciĩ nene, nĩũteithagia tondũ ũkoraga nĩũrahe space thamaki irĩa nini. Arabu he thamaki ĩmwe nene ũngĩthiĩ o-nambere kũrera atĩ ona wa introduce thamaki nini ũrĩkoraga icio nene nĩirarĩa tũtũ tũnini. Kũguo nĩ hendaga okorwo nĩ ta ũrĩmi wa thamaki, ciakinya aji ĩmwe kana gwakinya at sometimes cianeneha ciothe, ikagethwo ciothe ũkarehe briidi-kĩrĩa nini ikanjia gũkura. Nĩũndũ nginya space, irio, ũreri wa irio, tondũ the more irĩ nene na nĩ ikinyĩtie kũgethwo kũguo nĩ hathara nginya he mũrĩmi kũguo ũgakora ĩrarĩa kĩrĩa, irio irĩa ũngĩrahe thamaki ingĩ nini. Kũguo nĩ wega mũno nĩũndũ wa space, nĩũundũ wa ikonomĩ ya irio, ikonomĩko ya irio, gu- save irio, citikahũthĩkwo nyingĩ, irio icio cia thamaki. Na rĩũ nginya ũgakora nĩiragirĩrĩa, nĩirahe chance tũtũ tũnini gũkũra.

Wa mbere maũndũ marĩa ma mũthingi nĩ ũkorwo na space nene, maĩ matheru harĩa ũgũaka ndemu yaku. Space ya ndemu no nginya nĩ mũhimu mũno maĩ matheru na ndemu yaku ĩkorwo no ĩkorwo na harĩa ũrĩrutagĩra maĩ nĩ aũndũ wa gũthambia ndemu yaku. Na nonginya ũkorwo na maĩ matheru kwa ihinda rĩigana ũna, koguo warĩma thamaki, ndũngĩtũria maĩ mamwe kwa ihinda inene thamaki. Nĩ ũkwenda maĩ magakorwo na harĩa maraumagĩra mangĩ matheru makaingĩra. ũkorwo wĩna kirĩa mũbango wa nĩ mbeca cigana cia irio cia thamaki. Ũmenye nĩ thamaki mũthemba ũrĩkũ ũrenda kũiga, thoko ya mo no nginya ũkorwo na thoko ya thamaki icio ndũgagĩkorwo no kũrera then watua gũkinya thoko-inĩ ũgakorwo ndũĩ thoko yamo . Na no nginya ũkorwo na meharĩrĩria mega, makũrĩa ũrĩrutaga irio thoko maũndũ ta macio.

Mũtaratara wa irio ũcangagĩra wega gũkũra kwa mahiũ tondũ tũngĩrora mũhandĩre wa mbembe ũngĩkora ũrĩmĩte wega mbembe kiwango kĩnene biũ na ũkorwo wĩ na ũgethete wega na igagĩkũra o wega warĩkia kũgetha mbembe icio nĩ ũkoraga kĩndũ kĩu watigwo na kĩndũ gĩtagwo mabebe. Mabebe macio nĩ irio njega mũno cia ng'ombe. Kwoguo ũrĩkorwa o na ũrĩmĩte wega irio icio mabebe menyewe harĩ mahiũ nĩ ina ũguni mwingĩ mũno na ũngĩhota nginya gũciga ithĩo na ciigwo o na ũhũthĩre kwa ihinda inene mũno o na hĩndĩ ng'aragu ĩngĩũka. Aya, ũgakora ngano, ĩngĩkorũo ĩrĩ nyingĩ ũrĩmĩte wega warĩkia o na nyamũ icio nĩciohagwo, nĩciohagwo no ithĩo nginya ituĩke irio cia ng'ombe. Mũcere taguo. Marĩkia kũgetha nyamũ icio ũkoraga nginya marendia ta arĩ hay kwoguo indo icio cititiganaga, o na ũngĩrĩma o na ngwacĩ, mĩrĩo ĩo no irio cia mahiũ kwoguo ũrĩmi wa irio ũtwaranaga hand to hand harĩ ũkũria wa mahiũ.

Mwana gũtinda tibi-inĩ akoragwo maita maingĩ ndarĩ na wĩra mũingĩ araruta, koguo ta mũciari kĩndũ mũndũ angĩka nĩkũrora maũndũ marĩa mwana ũcio angĩka angĩmũteithia e nyũmba gũthambia indo, gũthambia nyũmba nginya kũmũthomithia kwĩhũrĩra nguo ciake cia thĩinĩ, na athomithio nginya kũiga nyũmba yake ĩrĩa akomaga ĩtheru, muonie nginya kũbanga nguo. Na tondũ nguo ikĩhũragwo o mũthenya kana kwa ihinda inini ũrĩkoraga mwana ũcio rĩrĩa nguo ciake imwe ahũra athie acikũnja oka aruta wĩra ũrĩa maheirwo thukuru na mwana ũcio ũkamwĩra hee bata wa gũthie gũthaka nja na ciana iria ingĩ ũrĩkoraga mathaa maingĩ marĩthiraga arĩ o wĩrainĩ ũcio koguo ũrĩkoraga nginya tibi ndarĩtindaga tibii mũno.

Kĩndũ kĩa mbere njĩkaga nĩ ndanyita mũcara ngaga kũhũthĩra ciothe na ngaiga imwe bengi-inĩ nogakorwo ũhingithĩtie atĩ mbeca icio ndũngĩhũthira o hĩndĩ ciothe wĩna thĩna, ũkaiga mĩtaratara, atĩ ona ũngĩkorwo na thĩna mũnini mbeca iria waigĩte, ndũngĩthie onaihenya atĩ gũcioya hagakorwo hena njĩra nditũ nĩguo ũneo, rĩu ũrĩkoraga onakorwo nĩ thĩna mũnini wa mbeca nĩũrĩiguaga hinya gũthiĩ, kũruta mbeca iria nĩũndũ nĩ thĩna mũnini. Arabu ũndũ ũngĩ nĩ ngakoragwo nĩ nengagwo mbeca cia ũkũrũ-inĩ iria cia thirikari. Onacio nĩcindeithagia na ngabuatĩrĩra kana nĩmekĩrĩte nĩ ngabuatĩrĩra kaa nĩnjĩkĩre nondũ ũcio ũgakorwo ũkĩhe hinya.

Mũrĩmi, wĩna plan na athiĩ arĩ, wĩna mũbango, athiĩ atware bengi mũbango wake kũringana na ũrĩmi, no akorwo ena iria endagia, kahũa endagia, na kũringana na kiro iria mũndũ arendia cia kahũa kana cia iria, no ũhote gũtwara maratathi macio bengi, moe maratathi macio, no makũhe roni, tondũ mena, nĩ maragwĩtĩkia atĩ mbeca ciao no icoke. Na thirikari nĩ ĩkwenda ĩkĩre watho atĩ maroni makĩheanwo, magakoragwo marĩ na njoherera ya igũrũ, nĩguo ona arĩmi magĩcokia mbeca icio, ĩgakoragwo matirathiĩ hathara mũno.